Ore naaji entoki nalotu en`damunoto naa nchere ore ene wueji naa mpisai naaji niata oltung`ani wuejitin naa keeta ntokitin naa idim oltung`ani aitumia tenakata kulingana o yiwunot inonok. Ewueji na idim anotie. Ewueji naa idim sii ashomo atoomonunyie mpisai, ewueji naijo mbenkii arashu nkuli wuejitin naijo sacco ii.

Ore te nanu entoki naaji nemanyor tene wueji naa nchere idolita oldakitari ogira aud oo aud oltung`ani naa ore ninye nkilani kwanza naishopito ninye neme nkilani duo naaji naidim ataa nno ildakitari arashunkilani sidan naaji olkasi. Niaku ninye naaji nanu amen oleng tene o wueji sii negira audishore amu ening`orr inaaji neme sipitali.

Ore naaji eng`eno niyieu tene wueji naa iyieu eng`eno ee entoki naji information communication technology aa ninye naaji iyieu pee itumoki naa ataasa ena siai.

Ore entoki nagira aasa tenewueji naa osokoni etiiki, neisulaki oloo masaa orkerreri lang' neeku ninye etiiki tenewueji negira ilashumba aponu ainyinag'u nena masaa naapika irmaasai torkerreri lenye.

Ore entoki nalotu indamunot aainei enadol ena naa nchere kasidai oleng' ena siai enapata ooropiyani tesimu, kuliko ninap iropiyiani aa cash. Amu kiimin oleng' iropiyani aa cash kake ore eneeku inapita ake tesimu, keeku iyie ake oyiolo openy ajo iyata iimpisai, nemeeta oltung'ani oyiolo ajo iyata

Ore entoki nagira aasa tene wueji naa nchereeni etii nkera naayetuo pee eponu aatumo aa elelek naaji aa keshomo abaiki noo kakuyia lenye. Ore pee idim nejo entosho maitasho tenebo aawosh e mpisha tenebo.

ore entoki nadoolta tene wueji naa kadolta te supermarket aa olduka, etii nkariak, isudai, imuan pookin oormatunda, nadoolta sii eilata nadoolta en tray. netii sii impukarei. neeku olduka ele, kake sanasana o supermarket.

anyor naaji nanu ena bae naleng amu elelek naji eeta entoki niyieu, ninyiang'u ake te online nikiyakini enetaana nidim ashomo, ahomo ayau inkopisini yeyote, arashu enkopis yeyote akeyie natii tenakata nijo kuna opisini oololan, kuna oobaruani naa kelo naake atum entoki ino anaa file ake ni order.

Eh irbanot kulo ho duo nemerisioro, adolta ajo etii ilkunyinyik netii ilbotorok. Nadolta nai nanu ajo ore ele barnoti otii tedukuya kulie, nelelek nai aninye ota enkipirta naata, ah keloito nai matejo aemisho. Neeku ina na peboitare ilkulie. Neeku ninye ota enkipirta naata.

ore entoki nagira aasa tene wueji naa adolta entomononi nabo, naata esimu ,neeku eeta orkilikuai ogira ang'amu ashu ogira aishooyo ninye, aisho likae tung'ani olakuanikinore, lemetaanikino teine wueji lemetii tenebo ninye, neeku egira aitbaki teine wueji ilo kilikuai.

Ore ele lee lidolta tenewei naa, adolta ajo etii entumo. Naa ore petii ninye enewei naa enkisuma naishoo, na enetipat nai amu keeku naa etaa entoki nalo alo aning' tinewei, arashu etaa ujuzi nalo alo atum tena tumo, netumoki naake anyiaki ashomo atareto keon, ashu eret iltung'anak otaaniki. Nitoki sininye alo autaa tenkaraki eng'eno nashomo atum tewei neshomoyie atumie arashu ewei neshomo atumie enatumo.

adolita ajo etiiki osokoni tene wueji, adoolta nkajijik nadoolta ntomonok, adoolta ndaikin, irnyanya, inkitunkuuni. adolta sii inkapishini, nadolta tenakata irmasurin, neeku osokoni ele, naaa oloo mpuka. oloo mpukarei ele sokoni.

ore kulo naa ilarikok, inkarn enye ole nkaiserry, ole sankei, ole kores, ole letuya, ole saitoti. naa ilarikoko lang apa kulo, hoo duo netii ilemeekure eishiu, kake etareto ake ninche yiook amu etuutatie maendeleo netutatitie sii iyiook too mbaa esiasa. netii olaigero nkera ormaasae te wuejitin pookin netii.

kang'as alo ore pee ibaya sipitali, nijing' ewueji naji ene reception nikinchori e receipt teine wueji, nio tenakata aton tolaini iyanyita, orfile lino metudumuni teine wueji e reception arashu te wueji e records pee etumokini aayaki oldakitari, pee eku iyanyu naa esaa nikimpoti, ore pee kimpoti naa inakata itumoki atijing'aki oldakitari ashomo atoduare.

Anyorr nai nanu ena, newoshi pisha amu ee ore nai ena naa kintoki aisho entoki naji kumbukumbu ino arashu pee kincho endamunoto ewueji apa nishomo naai matejo impang'a tiaang' nilo aosh empisha neeku tadamu ewueji apa pookin nishomo